Eng yu kekere piasinik che mi mbar, yu kotyeme chichi kokirinda tiongik kou taritik amu kikere kakilumdaat ing yo ketik ak kerotyi takalkalisiek anan ko kartasok, kikere kora eng yu kele yamekei kesember piasinichu amu kokoip tumdo kokoet tumdo ako ma koloo asi kebal piasinichu. Piasinichu kora koyomekei machei kerichek yoche kesut asikomuch kotililitu tugul amu ngiro eng loindo eng yo komi piasik alake che kimen ak komi che terter, koyache kora kesut anan ko kepit ak kerichek ii, asi komuch kolok ichek asi mutai kebolei, kebal logoek che eechen che yame che much kongus chemungaraindet eng ye kakiba pkealda eng soko. Kora koyache ketem tumi ni oo ni, asi kobit konyor ichek asista amu ngiro ing yun komi che manyoru asista ko ngomanyor asista komo loku kora eng oret ne kararan notok ne yoche keyai eng yu ye kiro pichainito komie, kora ngetem kora tumdo kotoreti kokirinda tiongik che mengech kou murek ii, kou chemanyaisiek kou kora chemongorok che amei ichek cheimuch nyo kobal piasichu ak kongete kokonu hasara eng kabatik.

Eng'yu kekere pichaini kekere chito en yon okekere kora paipinik chechoton keboishen, en kibisen mbaret, yuu kobaorioni kole yuu ndoki kou yomi ong'atet ole momii beek, ng'unon chicho komoche kobis imbarenyin anan korongyi beek asikobit kekol minutik, en yuu komoche chito kora ng'omutik cheichek kokisomonchi kiit neimuch kemwa kekuren plumbing, koicheket cheitutos paipinichon akoelebunu beek, yuu kotereti asikobit kenyor amitwokik en kilak kasarta eng sait aketukul nemokyin kee chito amitwokik, yuu kotoreti kora kowonda rubet i amun yelole kemeut koteseta ichek konyoru minutik kobitu amitwokik, ko ingunon kenyoru amitwokik kolale rubet, kolale asista anan koroboni koteseta kenyoru amitwokik en imbar, yuu kora komoche ribset amun n'omokirib en oret nenoton koimuch kong'em korak olio imun imuch konget iin kobwa beek en chong'indo akotim ng'ung'unyek anan kotiim minutik chekakimin en imbar simosich ichek eleibusto, moche kora kerib kele nyoru beek chetian en minutiet aketukul.

Eng yu kekere kiagik chemi ichek ko ee peek, mi kiagik che biriren ii, komi kiagik che tuen ii, ko kiagi chu ko kororon ichek kot mising, kiagi chu kemuch kenyor chego, imuch kora kenyor chego, imuch kenyor bendo ako kiagichu komeimi ichek kerbesik, kororon ak meimi miondo ake tugul, yetesetai koe peek eng yu komi kora ole mi asista ko makat koe teta peek che lelep ii mamakat ko kaitit, ngoe teta peek che lelep ii kokochin kosich chego che chang ii, asi ngekee kekee chego che chang, kora kotoreti koisto miondab nekikekure bacteria amu bacteria komakeranukei ak peek che leplepen anan che kakomach kobelpich, bacteria kochome olekaitit, so notok amune ikere ingyo komi oleikwenyi asista, kotoreti kokirinda miondab bacteria neimuch konamda tuga, um kora kekere kele tilil yundo, koye tililit yoto, komamuch konamda miondab maikutik, amu teta mamoche ole mi lapchat, ko ngotyech teta ole mi lapeek ii konyoru miondab maikutik lakini yo kekere kele katililt, kora eng batai kekere bandek mi bandek cheimuch kebae.

En yu kegeere negoo chemi ichek kobendotee en tulwet. Boishini komoroisi kot missing i,samwa kounotok ko ngot komabiyosoo yeiwekte kobaa kurgaat anan iwektee kobaa gaa, kobolchin sikndet kole amune simabiyosoo negoo. Komoroisi boishoni kot missing, yoche ichengchii ichek amitwogiik ako negoo chechang, kokoroisi kwome suswek icheget komoche kwomotii sogeek, kokenyor sogeek komoroisi, manyumnyum kot missing amun serkalii kokiyesho negoo anan ko tugaa kobaa forest . Yoche kora isich ile iyaanat isich yomchinet neiboruu kole chamdayaat iyaagen tugaa anan ko tugaa osnet. Ingunook ko koroom kot missing inditinye negoo chechang kounii, koyaanat koam suswek ak nyumnyum ichek koam suswek yekikonaitai kwome sogeek I nguni ko koroom yoton kot missing. Ak koraa ei kararan boishonii amun isiche kelchin yeitinye negoo chechang kouni. kongialdee ko kakotoretii en ngalekab school fees kakoliponyii logook. Kora, kakotoretiin inye itech gee iigu chito nemokomonut kot en sober. Kirindoo kora rubet i amun yon kealdee avenge kokeal beek kora kiome kora ,toretii kora ngalekab proteins en bortoo ye kieny akkiam

yu kekere njiryat ak kekere sanit ne mi kimiet. ole kichoptoi koroi ko raisi gotmissin. ketaune kimiet ,kikorkoti bekirangini sapuriet ak ikeny koripripenso kole aitya iramji bosek anan ko peek aitya ikwany ak imilu .kebe anyun ole kichoptoi iniiryot bik alak kokuren samakiat lakini ang gutitab nandi kekuren injiryot .itonatini nyanyek, icheng pilipili hoho, inyeng kitunguik ak icheng carrot ak itonaton ak irangi maa ak inde mwaita ye kakotai konunia inde injiryat ak ituch eng sapuriyet age aitya ye kakobata dakikaisiek mutu iwech injiryat kai inemu aki saven ak kimyet

eng yu kekere bik aeng mi chito ne kelach ngoryet ne birir ak longit ne ngungunya ak age kelach ngoryet ne blue ko makinae kele ne nakakirat eng crate ino ,ngiro kouyaa raisi ko mandazi ne kakirat ,betun angot kele ne netesetai eng yu anan tukchutok ko tuguk che kikoyakitu .kikere meset eng yu magnae nguno komi sukul anan ko kererut ,mile bich kot missing amu makinae ne netesetai eng yu.makirate amitwakik che kiame akot eng oret nito. ibarwech kole makirate amitwakik che kiame eng oret nitok ni

Poishoni kekere kele. yoo komitei piik chepute pandeek ,ako yotok there kole.me.boldet neibari kole. meche korobon kitapcheee kora Moronok ap siyok. kimuch away. kurgat AK.rapishek. che kororon missing Mutai kakilipianin komuchi itur turonik Mutai iyalee ngoroik AK tugun cheimache poishoni kotaritii

Boisioni kekere bandek che kakewirchi en trelaitab traktet, boisioni eng kokwenyu ko rahisi kot mising, um yu ichenge keswek che kororon ii, chotok chebo bandek ii ko kaibat imbaret, ye kaibat imbaret, ibati ne tai nyeiketyikei nebo aeng notok kekure eng kutitab kingereza secondary cultivations, yeitar iboti nebo aeng ii nyoinget any inguni imuch iboisie traktet kokolun bandek ii, anan imuch ikol iboisie eut anan iboisie piik, ye kakekol kebwa yekebata wikisiek aengu anan ko somok ii nyikotoi piik nguni kosember ye kaketar kesemberi nyekepis ak mbolea nyekerongchinot katoldoleiwek asikopit bandiat eng oret ne noto, ye kebata notok, kikany niketem, ketem kindoi kelumdooti kou stekishek, ye kebata noto anikebut any bandek kou ni, ak kewirchi trelait ii anan piik alak koloe sikiryet ii, piik alak koimuch koibe lorit ne oo, piik alak komuch koibe tinget kou chichi kikere eng yutoyu, ko tugul kokebut bandek ii ako kakoba choge, notok oret ne kyoitoi eng korenyu noto ne akere piik oloitoi eng korenyu.

En yuh kegere bendoo. Kigeere bendo nemokinoe kele tos bo teta, tos boo kechiriet lakini ingiroo komie kegeere Kele boo kechiriet amun akot keliek komengech missing, tendeen missing, kobooru kole imuch koboo kechiriet anan kobo arteet. Yu kasit netesetai ko kichurii arteet, mi keistoo muito ak bendoo.,ngunon en yuton yuu kegere biik koboishien rotonik asikochuur muito koistoo en bendoo. Kasini nitok nii komoroisi moche book cheingen akobo boishoniitok, moche biik chekikineet ,ngomakinetin ko akoi ingeem muito, ako mayaanat. Mi kokwet anan komii gorik chemoiyooni kengeem muito. Moche yekichuur muito kichur muito kotililit kokararanit ak kotililit, nengemaa komotoogu okot bendoo nekongeet, kokaroronitu muito. Kora komoche muito nekararan amun much kealdaa kora moment komomoche kotiny ngungunyek bendoo amun mokwome bik ak moiyonii chito koala kot ngioldoi en buchari komoioni chito Kual amun keere kole motilil benyotok noo, kora amun ingotuiyoo ak ngungunyek I komaimuch kotebii en betusiek chechang much konget kotok kobuun amun kakotuiyo ak ngungunyek

Angiroo boishooni komie kegeere chichi kele boe tugaab banyek. Chutugul ko tugaa kiptoinik i,ako mii kora eik, ko eik ko kiruukik kakoyeegitun. choton ko kakoyeegitun ak boishoni en kokwenyun koyoe bik en oratinwek oeng, mi oret nekiyokotii kochitok keguuren en kuutitab kingeresa hearding akomi kora cherotitii, ko chon rototiin cho, kegureen en kutitab kingeresa tethering .Ak ngunon noishoni nitok nii ko Roisin kot missing, chitoneiyokotii ko chito nemotindoi imbaret en korenyiin, koyokotii ine en Barbara yeityo yeit langat kowek konyokogeer en biut kidogo neberber enion. Ko chito nerototii kotinyee kora mbaret neo sikoratat en yon ngamun mere boishonik chechang, miten kora chito neimuch konget kongotyii biu neo sikopchaepchei singoam koret age kochur kosokyii koretage. Kotore netai kowekse Nikibo oeng kounotok kityok akochengkchi beek cheyee kochengchi amitwogiik ngochebunu tuket I,koendii dip anan kosuut inei anan kobiit tugaa en gaa kokirindoo ngalek ab kerbesik

Eng Yu kekere kechirek che Mii tumdo Mii tulonok kechirek chu komii chito ne inyakoti ak ko kora kekere kele burugen Mii kechirek che biriren Mii che lelach ko kasini anan koboisonitok kobokomomut kot mising ak ko maraisi eng chito nee maimuchi boishet nii ko meche chito nee inyoni kee amuu nyache iwe karon ak iweke kokakororoko asista kokakobiyo amuu icheket ko amee suswek che Mii ingony tomo kenet ichek kokam tumdo komoche kora ichek beek mechekora kee Chechi chumbik meche kikor igere ile boisoni komechei kinyankee yuu tok kora kinyaki ak keribee asi mabetyo ingor komie kochang kechirek chu koyache kerib mabetyo amaam tianyik eng tumdo mitei tiang'ik che ame kechirek koyache kekweri koba gaa kotomapema asi ma'am tiang'ik ako si mabetyo amubetun kole aniano alake koyache kekweri mapema

Yu kegere tugaa, kigere kwony agenge en yon, kigere kora asista kotok komong asistaa. Yu komile biik kot missing kigere koun tulonik kora kouyon mi uritiet, kigere kora koun mi lapkeiyet. Mile bike kot missing indiker kora tulonok en yuh kigere ketit, so katebii koun emetab sang. Kateb kouon emetab chumbek ak koimuch kora ko emetab bik chetuen. Kigere kora kouon mi ropta neo, Amin kigere ngungunyek mokinoem okot kele toss nee netesetai. Anan tugaa chekiyookii en yotok ibkochur, ngunon mokinoe akot chutok milee biik kot missing. Kigere kora kele miiten tuguun cheu inganok, ingekeer komie kouon mi tuguuk cheu chaik, En ele loo igere kora mi kit neu kipungweret, kigere koun mi kiburyeet, mile biik kot missing ngamun kigere kora bolder neuyon koteb kouon mokomii roptaa, mile biik nia tuguchutugul chekekereee en yuh.

boishoni en kokweet nyuun koroisi koot mising , boishoni kongete biik kobaat imbareet yegagobaat nyagogetyigee kobaat koraa, yegagotaar kobiir aroo ananketar kouu nii kebire arroo nyagogool imuch kocheng biik chegoole imuch keboishen tracteet kogool iih yeityokagogol tracteet nguni nyogiigany yegagobata wikisheek somogu anan kwooeng yagesembeer ooh chemosemberii komii alage chebiiten koboishen tingatinga mii alagee cheboisheen kerichoot negigureen kafana yeityoo yebata noton nyakwaai chegile top dressing nyogonde nyogonde katoldoleiiweek yegagonde katoldoleiiweek kogaany koraa yeityoo nyagoo gany yegagosoiyoo kotem icheget yegagotem nyogobuut, komii alage cheboisheen tingeet negigegureen cheboriit kobuut bandeek kouu noton siyebute agorondoo kogogebuut kogeboor koeek tiarii, koraa komii biik cheimuch kobaen tuga bandeek chuton amait kobiregitun kouu non amait wagati negiboor, ko ngobaeen koraa tuga kobokomonuut kot mising omuun teeta ak bandeek ko agenge tugul ko

Yu, kegere ngogaik somok. boisoni kobo komonut kot missing amu kikosir biik chechang' boisiet. Yu kikoknyorchikei biik boisiet. Kikosirikei chito kasi, amu nguni yutok, yeitinye ngogaik chechang', komi ngogaik chebo mayaik, mi ngogaik chebo panyek, akomi ngogaik che um ikenyi, Ko yu nguni, kegere kole bo komonut kot missing. Ngialde angot ngokiet agenge, kokainyoru rabinik, ngialde mayaik, kainyoru rabinik, inget um kobwa bik angot nyikotobendo, kobwa sugul nyikoneti, asineti biik, kokakosich kora rabisiek. Kobo komonut kot missing boisoni. Boisoni kotoreti kora kampunishek, mi kampunit nechechope ngoroik, notok komuch kemwa eng' kutitab kingeresa kele textile industry. Konyokoibe ng'ororikab ngogaik kochope kora ngoroiik. So toreti ole oo boisoni. Boisoni kikosir biik kasi, kikokochi biik rabisiek, um kikoyai kokwet koet, kikoyai kokwet koistokeiy ng'alekab chornanet, amu ngotinye chi tugun chechik, kwaldai mayaik, kwaldoi chebo panyek, kakonyor rabinik, makosomse chitugul eng' kokwet. Kobur, koteb kokwet eng'...

En yu kegeere negoo, chotok kokechirek. Chotok ko kechirek chekikuuren dopers, alak kekuuren black eden. Kechirekchu olekikowaldagee en kokwenyun kegureen breeding. Kigeyai crossbreeding kikinam kechirietab dopa keboishien ak kechirietab merino anan keboishien kechirekab kokweyt chekibo keny. Kikibriden ipkenyor ibridid neo missing nekikeere nitok kodopa, Ko breeding kotoretii asikenyor arwet notok Nebo neimuch koyeet en kokwet neimuch koet en koristoo, anan koneimuch koet en lolongyet, yeimuch inyoru kechiriet kobun komostooage, komaimuch kosob en koretage amun ngalekab koristoo anan ko lolongiet neo kot missing. Kongetesta kibrideni arwet konoitoi koronotook, noitoi koititiet anan konatai lolongietab ab koronotok, kotoretii kot missing ak koi arwet nenotok nemoyemii amun mugonyoisiek, arwet nekoroom kokirinda mogonyoisiek inegeen amun mii kit nekele hormones chetoretii artet anan ko kechiriet kokirinda mionwogiik.

eng' pichait ni kekere chito agenge ak artet noto ne tindai rogoet. boisioni achame ane got boisioni amu nito ni ko makorom kasit ye irat ko kasit ngung ko i rat yeitya yeibata saisiek karibu somok anan kwangwan iyapte kora ,iyaptate kityo.yu koirat icheng'i ole mi tumdo asikwm ine sagek. kora boisioni kokararan amu nyoigari kityo, icheng'i beek ,iipchi beek nyo koee eng yoto, ichengi chumbik koetu artet ..igere ngiroo angot artani konere kot amu yeirat artet kwamis ine kobiyo. maurati anan kolabatati amu yu koratat nguno maimuchi kolabatat kere kole ara awendi ano ye kaamis kityo, aaget ak kaam tumdo .ko nguno noto ne tareti artet agot missing' konere artet kosir che kiyogoti ko nguno anyun konere artet kouno. imuch agot kekei, kenyor chego age keolndoi ko ngealda kenyor rapinik chechang ak go taretin eng' boisionik kuk alak ,kele imuch ialnde akilibanji lakwet school fees imuch ialnde ak ial teta age ne gaigai neoo anan ialnde ak isam loan so toreti mising' boisioni

Kit netai kegere biik en yuh, kigere masaek kigere kora asikarik chechoton cheribe tumwek, kigeere kora bendo. Yearoo boishonii konyon chinon metit ngalekab bendoo. Nerube notok kora kokaaro rabisiek en yon. Nerube notok ka kakaaro ale mi muito koagere kora ale ngalekab tumwek, amun muito keboishien en ngalek ab tumwek, kou kijanaek chekiyotitoo keboishien muito. Bendo Kara ingealdaa kenyoru rabisiek, ak biik kora chekoboishie koyenyee teta koistoo muito ak bendoo, kokakonyoor rabisiek ak kikochi bendo nebokwome .Yu korako kabiyoo moet amun ingebeel bendoo iame ak ibiyee.ko nitok kora kokakenyoor protein chebendi koteche bortoo amun indiam proteins imugulituu ,iyeeti ak ichoboitu amun yo kora kokakobiyoo tuguuk cheusesenik. Amun ingonget kowet keboen sesenik kotoretii amun inditinye kora sesenik koribiin ak koribe kampooon. Koenyu komii amitwogiik chekenyorunen rabisiek

En yuh kegere banyek chekakibeel, boishoni koroisi kot missing, boishoni koyoche itinye kwenik koron choton ko musugiik Che echen. Nerube nootok koyoche keyeny tetaa ana keeny kechiriet yekaakeeny kepcheiapchei, kobun stakisiek kobun kosorwek chechang, komoswek chechang ,ye kakeeny kouni kiun, ye kakiun kibisen chumbiik ak yeityoo kecheng keetik cheneryootin. Anan ko karnook, yekakenyor karnook kelimdaa amun kororon karnook kosiir keetik. Keetik ingoyeet mat kololdos, lakini ingenyor karnok inguni cheechen komololdos amerib maat. Kelimdee kounotok noo, kinam maat, kewirchii kwenik cheechen ak yeityo kerib maatok kolal kityok. Ye kakobataa sait agenge keistoo asikongeet ngetetiot maat nobiriir inegen. Sokonget kobel bendo ko polepole asikorur Benton, ak komi chito kora newechweche benyotok I kowechwechii asikoruur kora komie akoi orit. Ako mi kora newendooti ak rotwet asikowatowatii akotesyiin chumbiik sikotestai korur benyotok komie asingiome kokakorur bendo komie

Eng' yuu, kegere panyek che kakiyo eng' saburiet. Yu, koborwech kole mii kiy netesetai eng' yuu, mi kebae biik, mi biik kwamisie. Amuu yegiro sanishiek cho kachang'a cho, ko ke kagesurukchi biik amitwogik. Yu kotesetai nguni kebae biik. Kora, kegere kele mii chito ne kakisir kasi, amu chito nekeyoi amitwogik chu, imuchi kokakilipan, ye kakobois rabishiek. Yu kora, chito ne kakonu teta anan ko artet, ko kaaldai. Nguno kakonyor kora rabishiek chichotono. Mii kora chekamuchi koenye teta anan ko kejiriet, kokakonyor kora rabishiek, akakosich boisiet. Yu, komi chito ne kakonyorchikei inee um chotok ko proteins. Ko ngiam proteins chu, konere borto, agomugulitu, ago iyetu kora. Yu, kakonyor kora boisiet chito ne nyikouni tuguk, amuu yeibata keamisie, koyache keun tuguk, kokanyor kora rabishiek. Yu, kokakonyor kora rabishiek chito ne kaaldoi mwaita. Chitob duket ne kaaldoi mwaita, kokasich rabishiek. Kora, komii chito ne kaaldoi piasik amu igere biasik che kakisapanda penyi. Ko chichotok kora, kokakonyor rabishiek, akakobiyo lagokchik. Amu yeitinye rabishiek, kotoreti eng' tugun chechang'.

Eng yu kekerer piasinik che kakebal, boisioni komoche um mbaret ne kakebat komie, momoche mbaret ne uen ngunyunyek, mochei mbaret ne kakebirobir ii ipkoek koterteritu anan kowisisitu ngunyunyek, kora nerube momoche ngunyunyek ne chang beek kot mising, ngo changa beek mising koyoe tukchu konunyo. Ye kaichop mbaret kwake notok, nyoicheng keswekab piasinik, ikolate ak ikochi noto ko space nesirekei, ikochi space ne kararan. Ye kakobata ye kakotoi kopityo nyeiolchi kerichek ikirinde inne miondab koristo notok kekure eng kutitab kingeresa plight. Ko piasinik makeranukei ak miandab koristo, ipiit ak isut, nerubei noto koyache isember um mokeranukei ichek ak tumdo mochei kesember asi moborchikei katoldoleiwek ak tumdo, ko ye kakesember kerip ak keyachi kiy ne kikure prunning keisto sokek cho ikere kalalya, keisto kora mauwek che kamach kalalyo, asi isich anan ko inyoru um piasinik che kororon ye ngiwendi ibole, ibole piasinik che eechen, ye ngiip soko ko kure chemungarainik konyone chemungoroindet ake tugul nyo ko kwale.

En yu kegere chito, kigere seset I,kigere teta netui nekakoi Moira, kigere kora tugaa chebirireen en yon. Boishoni inguni kemoche ngomutiet nenotok ,keguuren chito neiinyoe tugaa Komoche itinye sindanut nekiruteen teta, noche kora itinye musumenet nekitileel guinoik ab teta, moche kora itinye nekichoronen, nekiyoen branding asikikochi kainet moita nekokiyee. Moche kikochi kainet, kikoochi betut nekokisiche akikochi bridit kele bunu breed ainon, ki kwan anan ko kibaba nenyiin, ki ngoo. kesir en yon asitun kora katestai moian koyeet koi age, kenyile kele moii kiiyee ni, akekureen ngo ako babanyin ko ngoo. Konotok nekamakat kot missing en yu, makat kenai kele tos tanyii koie kotinye mogonjwet amun notok neikimitii kobootik kot missing. Ingoi teta ko en ngalekab mokongiot koboree chegoo asimakikeei teta. Kora notok komi mogonywet nemi neile keliekab teta, notok kekuren mugonjwaitab chegoo milk fever eng kuutit ab kingeresa koyoche kekirinda kechengchi teta ko kanyoor chotok kotugun chekikuuren calcium

Boisioni kobo kamanut kot mising, korok netai ii, kekere kikombok, kikere sotet ii, kikere chito kora ne rangu mursik, chu ko mursik nguni chu ,um boisioni kobo kamanut amune, yu ko kakobun korok teta, tanyi ko kakenyor chego, ko chego nguni koyoche kyalde asikochop mursik, kora tetkei koyoche iyolchi amitwogik, yoche irip, ko chuto tugul ngiale amitwogik ko kakonyor rabiinik chito nealdoi amitwogik, nerube notok chito neribe kora ko kakonyor rabiisiek amu makoi irip teta buch amakilipanin. um Sikebwa nguni boisietab mursik ii, mursik korok ko kakotech chito, kakonyor chito amitwogik amu mursik ko amitwogik, ye ilu mursik ii, koteche kora borta amu inyoru ichek proteins, mursik ko amitwogik che kakoek tayari, rahisi eng ngoiset eng moetab chito, yu kakosich chitugul boisiet eng kokwet ii, amu kioldoi mursik ii, kyoe tumwek kora, yo kyae tum ake tugul eng kutitab Nandi, koyoche komi mursik ii, ko yemi tumdo kounotok ii, imuch kelechin ibwech mursik lita tiptem ii, koyoto ko kainyoru kora rabiinik, so boisioni kobo kamanut kot mising eng kokwet ii amu kikotoret piik che chang...